ore paa sidai enkitumiata omashinini tolchambai sapukin naa nchere kias imashinini esiai tesiokinoto oleng naa kias esiai aitelelek oleng ore sii imashinini naa kitumia erishata kiti piasishore nebaiki oladuo shamba nidip atuturo alang naaji tenaa keltung'anak eti etipikaki ore sii enkitumiata omashinini tolchambai sapukin naa keret oleng pintumia iropiyiani kutik amu ore naa esiai omashinini tenaa inyiang'ua imashinini tenaa keninonok apa imashinini teninyiang'u imashinini paa ninonok nindipa apa ae gharamia ina siai omashinini neku ore taata esiai nias naa piasishore ake imashinini naa kiaku sii imashinini ininonok niaku ore imashinini naa kedung'o entokki sapuk oleng tolchambai sapukin naa kisidai sii amu ore esiai tenias emashini esiai naa kias esiai meeta inkaik are kias esiai aitobiraki kias esiai nimitoki.

Ore enaidim eibelekenya eneiko ilmareita peiro, naa peyie iro tenkanyit, peyanyit olikae olikae, peyanyit olbotor olkiti, amu ore ewoji pookin netii enkanyit naa ore enkiroroto enye naa kelotu ake aaku ina kiroroto enye sidai. ore enkae naidim aikuna peiro ilmareita, naa piiro tenaiboisho, amu ore teneiro tenaiboisho niro tenebo neeku meas abo esiai eitu eliki elde likae, naa kelotu naboisho, nelotu esupatisho nelotu, nelotu eseriani, neeku ore inaduo kirorot neeku inkirorot nemeyau eoro, nemeyau enkiba nemeyau elarabali. Ore enkae, enkae kiroroto naidim atejo peiro ilmareita naapeiro teuriata Enkai, amu teneiro ilmareita eure Enkai, neeku ore imbaa enye niro enaa enajo orerei lenkai neas enaa enajo orerei lenkai, naa ore ilo marei naa kelo dukuya amu olmarei eutarot orerei lenkai egira aapoyie. Ore enkae naidim ilmareita airoro, naa peiro teyiolounoto mijo entoki nidol naaji ajo tenenink elde tunganak nimitiship ninye, ashu tenenink elde likae nemenink esidai, ashu tenenink elde likae naakegoro. Piijo entoki naa iyieu naaji iyie teniro likae tungani aayie egira aliki naa inkink ake esidai.

Ore endamunoto aai tenkisiayiare oonkayiok tiatua aji naa etayiolito taata siininche inkayiok esiiai yaatuaji amu etaa ore tenaa inkombeni keituku ake. inkayiok tenaa keiyierisho neyierisho ake enkayioni aitobiraki ore taata emdamunoto aai tenkisiayiare oonkayiok tiatua aji netaa nkayiol ariyiak etayiolito inkayiok ataas nena siaitin netonyoraitie doi siininche aaas nena siaitin yaatuaji amu meekure taata ejo ore esiai yiaaatuaji jaa enoontoyie etaa inepu ale enkayioni eyierisho nituku inkoompeni ninepu enkayioni eituku inkilani enyanak niaku ore endamunoto aai kadol ajo embaye sidai teneyiolou siininche inkayiok esiai eeatuaji peetening'uari naaji openy nemenyamalu tenaa enkayioni ake eetai tenkaji nemenyamalu neeku kadol. ajo endamunoto sidai ina tenaa ore ata inkayiok neiteng'eni tiatu aji metayiolito esia yaatuaji peyie pre ake paaninche eetai neesishoreki tenaa ninche ootii naa ninche oosisho neesisho tenkariano naa entoki naa oshiake natamaooo eesiata neeku ore endamunoto aaai tenidol inkayiok eesisho naa idol endamunoto nemekuure eetai eji ore enasiai naa enoontoyie ore ena naa enoonkayiok etaa taata ore enaes inkayiok nias intoyie amu kelo oshi sii ninye neeku keetai intoyie naashisho toosiatin eramatare enaa enkirira oonkishu ashuu enoontare.

Ore enkipirta aai peeku enkaji aai sidai naa keipanka kanyor atotona tewueji sidai kanyor atotona tewueji natii intokitin sidain kanyor atotona tewueji naa ore paatii naa kayiolo ajo ketii intokitin sidain kayieu ewueji naa ore paaton naton aitobiraki nemeeta entoki nagira aitanyamal kayieu sii enkaji naa tenaa kolorika netii ewueji netii tenaa kemisa netii ewueji netii amu tenimbanga enkaji neton tewueeji sidai naa ekimitiki intokitin kumok amu tenitu impanga enkaji ino lilotu nijio alotu itipika duo enkikombe enkoitoi nikiruesh nelo nipik ninye orpanga enkoitoi nikiruesh naaji ilo panga nidung kewon niyaki kewon enyamali tentoki duo naa indiim aipanga inaaji nesidanu neeku ore nanu tenadol enkaji aai eipanga esidai naa kaning ajo katio ewueji neishia kaning ajo tenalotu ninye anaune naakadol ake enkaji aai nashipa amu enkaji naipanga duo intokitin nashipa neeku kanyor nanu intokitin sidai amu keyau inchipai oltau neyau eseriani oltau lino amu ore enkaji naipanga wenkaji sidai nemejing intokitin mejing ing'uesin nemeyau imoyiaritin amu matejo tenijing naaji enkaji nemeipanga esidai naa kelelek matejo enkaji natii enterit nikiyaki orkirobi kake tenilotu enkaji naisuja esidai nemeetai eneimu enterit netii ildirishani esidai.

Ore enaas naa kaya ake enaduo rishata naata najut enaduo aji metisidana naya ina rishata naipanga ina aji metisidana amu tenaing'uua naa inaaji mesidai aa suuji naa nanu ake naitoki ashukokino ina aaji ore paig'ua ina aaji aa suuji naa kaitoki adake aya ina rishata aitobir ina aaji neeku kaibung ake ena rishata naata naasishore najut enaduo aji naitobir intokitin nemeitobira peyie tenashukunyie natum adake enashukokino amu tenilo aing'aa enkaji naa suuji iyie adake naitoki ashukokino ina aaji naa iyie adake naitoki aas ina siai niaku enaikash ninye iyasishore ina rishata kiti aas ina siai enaikash iyasishore ina kiti rishata niata amu kelo ninye nimiata niaku peiyiolou eninko peeyasishore erishata kiti niata amu meetai naake erishata sapuk peintamok kewon paa ore ina rishata pookin naa keeku ina rishata ake itum nintoki aasishore nijutie enaduo aji ino niming'uaaa aasuuji amu teniaku imoku erishata sapuk oleng isaai kumok oleng nelelek naaji mitum nena saai neeku ore kuna kuti saai niata niyiolou eninko piasishore ina saa kiti niata

Ore esidano emashini enkuatata orsarge temashini naa ekiret tayiolo enetabaikia ina kwatata orsarge tosesen lino tenaa ketabayie ewueji toronok neekili tenaa ketii euweji sidai pee tenaa ketabayie euweji toronok nikiliki tenaa ketabayie ewueji sidai neyiolou eninko tenaa inewueji ake etii neeku ore emashini orsarge tebiosho naa keretisho oleng amu ore teniyumiyai ina mashini naa kedoyio keeya amu meitoki naake iltung'ani aye tenkuatata orsarge tenkaraki nemeyioloi apa enewueji netabaikia enaduo ewueji netabaikia enkuatata enye orsarge ore naa eetai ena mashini naa ekimpimai ake neyioloi nedoli enetabayie tenaa ketabayie batisho nikisaruni aaret tenaa ketii eng'uei sidai naa iyiolou ake ajo itii eng'uei sidai neeku ore emashini enkuatata orsarge etaa keretito oleng aitadoyio keeya naji etupuo tenkaraki enkwatata orsarge tenkaraki enakipimoto naipimi eemu enaduata nadoli enkuatata orsarge natabayie tenkishui oltung'ani neeku ore emashini enkuatata orsarge netareto aoibooyo keeya netareto sii aishoo metaa keeta iltung'anak biotisho netareto sii aisho metaa ore enkuatata orsarge netadoyie pi ashu netayioloki enaikoni teneiboori .

Ore ewoji neyau ilashumba temombasa naa eetai ewoji naijo fort Jesus, neetai ewoji naijo marine nashional Park ake sininye nayau ilashumba peepuo aadol inkuesi natii inewoji, neetai sii haler Park, neetai sii nena ariak napuo ilashumba aar. Neeku nene wojitin nayau ilashumba tinewoji, pepuo aadol inkuesin peepuo aar enkare, nepuo aaij enkolong',nepuo ainkor ina Fort Jesus apa nateshetaki neeku ore nena naa intokitin naayau ilashumba temombasa, peepuo ashipakino nepuo aadol enetiu nene wojitin. Nepuo aadol inkuesi natii ine, nepuo aar ina kop, nepuo aar enkare. Neeku nena tokitin nayau ilashumba temombasa.

Ore eneiko ilarikok lemurua tenebo osirkali peipanga neitabaya eyiolounoto e digital naa eimuu enkoitoi enkiteng'enare neiteng'en iltung'anak newosh intumoritin naayau iltung'anak tenebo peeliki eyiolounoto e digital ajo keeta oleng embaye sapuk sidai naas tenemoku iltung'anak aitumiya enkoitoi e digital neeku keidim aatoliki eiku enkoitoi oontokitin naoshi toonkanisani toomuruan keidim serkali tenebo olarikok aibanga eyiolounoto e digital eimu iltung'anak egelu iltung'anak oiteng'enisho laiteng'enak ooyiolo ninche esia e digital peepuo aitamanaa orkilikuai nepuo aiteng'en lelo lemeyiolo nepuo aaliki imbaa naasa eniko tenias ee dupoto natum eimu enkoitoi e digital ore enkae oitoi nindiim ilarikok le sirkali tenebo pietabaya eyiolounoto e digital naa keidim aitabai eeimu eyiolounoto ooredioi oormaasai ashu kulie aks kutukie naaning iltung'anak neeku keidim aitumiya inkulie oitoi naaijio inooredioi pee ietabaya oladuo kilikuai loonkoitoi e digital amu teneitabaya tenelimu ele kilikuai eimu enkoitoi oontokitin eimuu ilaiteng'enak.

Ore peegira ilkitarini aisikonkisho eipirta emuratare oontoyie neisulaki tootunganak loomaasai naa njere ketodua batisho nayaka emuratare oontoyie intoyie olmaasai. Amu ore intoyie olmaasai, neterewa emuratare siadi oleng' tombaa enkishuma amu tenemurati neeku intoyie naaseki aisho, neemi aasioki nemeitabaya induat enye, nemeisuma, neisho asioki eishoi neton meyiounoyu neton eitu itabaya intoyie ilarin lenye. Neeku ore batisho nayaka emuratare oontoyie olmaasai naaisapuk oleng' nedol apa ilkitarini ajo aisidai tenisikonki esiai emuratare oontoyie peeinkurari tenaa kebaya intoyie olmaasai kepuo dukuya, peeinkurari tenaa kitabaya induat enye, amu ore emuratare oontoyie naa nabo kibooret naibooyie intoyie olmaasai mebaiki induuat enye, nabo kibooret naishoo intoyie olmaasai peemisuma, nabo kibooret naikuna intoyie olmaasai pee metii sukuulini. Neeku ore emuratare oontoyie too maasai netaa oleng' oreshet logira anyialaki inkera olmaasai enkishui enye nemegira inkera aitobiraa.

Ore inyamalaritin naimari epikitai iwuejitin enkisuma tenkop ang naa inchere meeta iltung'anak eyiolounoto ashuu eitu eng'asi aiteng'en iltung'anak aaliki esiai e digital neeeku teneyieuni ake nepiki neeku meepooki tung'ani ong'amu ina siai ore enkae nemeetai ilaiteng'enak oota eng'eno sapuk oleng naidim aayaki irkulikae ore meetai sii nena masaa e digital naitosha lelo tung'anak peetumoki naa enakisuma ashomo dukuya neeku meetai naa nena masaa e digital naata inakisuma ashuu naitosha iltung'anak oisumare ore enkae naa meetai inkiwanjani ashuu meetai iwuejitin naitosha naashetieki inaduo wuejitin enkisuma tenkop ang neeku idol ajo ae nyamali ina. Amu meetai iwuejitin meetai ilchambai meetai imasaa naashetishoreki eeimu aashetie duo inaduo aajijik ashuu enkisuma e digital neeku idol ajo ore sii ninye erishata nemeetai erishata natoni iltung'anak ainining aitijing'u enaduo kisuma neeku tenidol amu ketamoo naa oshii ake egira aasishore kuna ootoi nemetii neeku keya erishata oleng peeng'amu iltung'anak enaduo oitoi e digital neitoki aaku meepooki ade ainyiang'u ina toki

Ore isaai narik oldia meshomo aloolo naa isaai naipang aloolo sinanu toonkejek matejo tenaa kesaa nashomo shoo narik oladuo dia tenaa kesaa nashomo enkare narik aladuo dia tenaa kesaa nashomo irkiek narik oladuo dia kake esaaa ake naidim atoriko oldia esaa ake nematii engari ore esaa pookin nagira aloolo naa kaitamanaa oladuo dia isaai pookin nagira aloolo tenaa kauluo agira amaniman naainasaa naa aitamanaa ilo dia tenaa kesai naloito enkare tenaa kesaai naloito sokoni naaanena saai aloito naa arik ele dia ore ena saai pookin naa saai nena naidim atoriko ele dia esaa pooki namatii engari esaa pookin namatii aji esaa pookin akeyie nagira amanaa tiauo esaa nagira amanaa teboo esaa nagira amanaa tentim ore nena saai pookin naa ina saa alo aitamanaa ele dia meshomo aloolo tentim metentim ake tentim tenaa shoo alo tentim tenaa tentim akeyie tenaa auluo ore esaa naloolo naa kaitamanaa

Ore peeaidip ateyierisho ore enaiko peeaku keisidai jikoni aaai naa tenaidip ateyierisho nang'as aituku mpirbili pooki nang'asa duo aitumiya nang'as aituku nena pirbili pookin nang'as adumu olchafu pookin lagira duo ayierishore ashuu latudung'udunguo lemeifaa napik ena daa nadumu ake napik orkasuku lopiki lelo chafui nalaibukoo ore paidip nalotu naitiku impirbili duo nagira aitumiya ayierishore ore paidip nalotu naor ena duo jikoni ore paidip. atooro inajikoni naituku enaduo jikoni ore paidip aituku enaduo jikoni paaiteru taa aipanka intokitin enaa enenare duo netii tenaa kenkoombeni naabore tiaji napik ore enenari napik neeku teniyieu nesidanu jikoni ore paidip ateyierisho naituku intokitin pookin naor enkaji napik ewueji nayieu nepiki ore peyie aidip najut enaduo aji naipanga inaduo tokitin pookin naaore inakata keeku naa jikoni sidai amu metii olchafu metii enkererisho pookin nemetii ae toki toronok nitung'uayie naa ore inakata naa keeku naajikoni safi

Ore taata isaaai enkiboroto te sipitali naa keji peetum ildakitarini erishata nabakie oladuo tamoyiai amu teneeku naa meetai isaai oonkiboorot neeku meeta esaa nemejing'u oladuo tung'ani neeku meetai esaa nemejingu oltung'ani nemitikini oladuo nemitikini erishata nabakie oladuo tamoyiai ore sii enkae pee. Eishori oladuo dakitari erishata natumie ena duo baata natumie indamunot enyanak aiteyang'iyang'ie elukunya enye ashua ewueji akeyie naning'ito peetum sii sinye erishata aaninye ake openy metii oltung'ani ogira aitanyamal metii oltung'ani ogira airorie peetum sii ninye erishata makewon meeta likae tung'ani ogira aitanyamal ore sii peetai inkiboorot oosai tesipitali naa keji peetum siininche ildakitarini erishata enye nayang'iyang'are paa ore tenegira ninche ayang'iyang'a netum iltung'anak oopuonu abaiki oladuo tamoyiai erishata naboitare oltamoyiai lenye egira ninye oldakitari aying'iyang'a neeku ore inkiboorot oosai esipitali naa keret oladuo tamoyiai peetum sii ninye eseriani neret oladuo dakitari peetum sii ninye erishata.

Ore tipat e SHA tekenya naa kisho iltunganak le Kenya menotito embaare teleleki, ore emoyian pookin naata oltungani nelelek mebaiki iropiyiani ashu elelek meeta nena ropiyiani naa bakie kewon kake, tenaata ena palai e SHA naa ekiret ina palai peelo sipitali nelo metareti. Neeku meetai inkibooret naijo ilau iropiyiani, midim atejo miata iropiyiani embaare, ore iyata ena palai e SHA naa ekingamu sipitali pookin netum embaare pookin naba enaa eniyieu, nimijo malo sipitali amu maata iropiyiani, ore piata ena palai e SHA naa ekiret noto embaare naba enaa eniyieu tooropiyiani akeyie naba enaa inayieuni, ore piyata ena palai naa ekiret noto baare tesiokinoto oteleleki. Neeku ore ena palai e SHA naa empalai naisho iltunganak le Kenya menotito embaare teleleki, menotito biotisho eimu embaare nabaki nabak ilkitarini temoyian akeyie naba enaa eniata amu miaku naa laisho oropiyiani amu iyata naa ena ardasi.

Ore esidano naata nkirorot ebiotisho tiatua nkishu na ketum irmaasai eyiolounoto ebiotisho ketum ai irmaasai eyiolounoto imoyiaritin enaiko teneaku biot eimu nkirorot ebiotisho ore eimu nkirorot ebiotisho ore nkangitie eatua nkishu na ketum eretoto enikobteniboyo moyiaritin naje ketum eyiolounoto eniko teneeta masaa naibooyo moyiaritin naje ketum eyiolounoto ajo kaiko peibooyo enaduo moyian ketum si irmaasai ketum si nkangitie nchere ore enamoyian naje na olchafu oyau na inji ikuni pemitoki aaku neaku ore nkirorot ebiotisho tiatua nkishu na keret oleng amu ketum eyiolounoto netum baata netum baare na ketii nkirorot na kebak natum si irmaasai eyiolounoto ontokitin ana enaiko peibooyo nona moyiaritin netum enaiko peyie epaash nona moyiaritin neaku ketum neaku ore nkirorot ebiotisho tiatua nkishu na

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena naa esiai enkiremore. Ore tenirem olchampa naa, tenirem edaa ino nipik ewueji sidai, nintayu ntokitin torok naamitikii ebuku, tenaa imaua inonok, nemiti, intokitin namitiki ebulu, naa idol ajo, kitobirunye inaduoo maua, naa ekilotu aayaki faida sapuk, ilotu atum dupoto sapuk oleng. Aalang tenitapalayie duo ena daa ino pee dupoto nit tena daa ashu tekuna maua inonok. Ore ake peeku, eitu ipalaa nintobiru olchampa lino aitobiraki, nss itumoki naa anoto eninkunaa enaduo daa ino amu enimir, tenaa lenkiremore emirata igira iyie atii naa, kengamari tesiokinoto Oleng amu etubulutua naa tesiadai amu igira aitayu ilchafui, itigira aisuaki ilkeek oitubulu menotito imaua enkare keeta oleng enego enkiremore.

Keret enkigeroto amu keng'asi naa ninye aadol ajo keigeru neeku ore kuna ropiyiani naa keeta ake enitumie ore enkae yare Keret oleng tenkigerore ooropiyiani tenkata dorop amu ore iropiyiani naayiuni tenkata dorop ore temusho ormushaara lino naa ipik ake esajari ooropiyiani naaje nipik ewueji naa nena ropiyiani ake ipik neeku tenaa kerishata apa oolapaitin ile tenaa kerishata olari enarikino nishuk inaduo ropiyiani naa ina rishata ishuk nena ropiyiani naa kebau ake enaduo rishata nishuk nena. Ropiyiani amu inteng'ela naa nena ropiyiani naanare naa nishuk ore enkae naa ore enkigereto teramarare ooropiyiani naa enkincho oleng eleleki igira ashuk kuna ropiyiani naayieuni tenkata dorop amu mianyu metabai ina rishata amu keeta naa. Entoki ning'orita neeku ore ena toki ning'orita neeku ingira ake alakilak nieitoki aaku mitum sii engolikinoto ashuu mitum enyamali ingira asshuk inaduo ropiyiani tenkata dorop amu iyata naa mebau erishata enkishu imir olchamba imir engari imir amu ingero naa neeku idung'u oshiake kuna ropiyiani inonok omedabau erishata nindiip oondipa etabawua ena rishata

Ore esidano e ATM eitu ilo abaya embenki naa ore ATM naa intumiya esaa pookin niyieu kake ore ninye imbeekii naa keya oshi neikeni ore oshi ATM naa keitelelek esiai amu meeta erishata nidumunye aaya ashu. meeta erishata nifumunye alo ashuu meeta erishata naado nelelek aa ore embenki naa kelakua ore sii ATM naa keisaidia amu milo benki aloaoshoo ilainini milo aanyu irkulikae tung'anak metaasishoreki mishori esiai peeitumokini sii ninye iyie neeku ore ATM naa keitelelek imbaa alang tenilo benki ore sii ATM naa ekidung'oki erishata niya igira aitumiya alang benki ekiyashishoree teleleki alang intumiya benki ore sii ATM naa keserian oleng ashuu ketii oleng elekeki ashu ketii oleng iropiyiani naayieuni alang ATM naa ore akeyie esaa pookin nabanaa eniyieu naa itum ake ina toki niyieu tina rishata ake meeta entoki nitumiya.

Ore peelo nitumia iltung'anak iropiani kumok te nkinyang'are oo ntokitin naa, tenkaraki naa ore oladuo tung'ani ore egira alo ainyang'isho, itu duo eng'asa alo aiger esiana oo ntokitin naayeu pee metaa kelo ake newoshoki duo ropiani esiana naaba duo enaa naaya nena tokitin. Ore naake paake elo nye ake nedumu entoki natodua ninyang'u, ore peelo nedumu entoki natodua ninyang'u. Ore naa ina ore tina oitoi naake isho meewa ntokitin kumok oleng', kisho mitumia ropiani kumok oleng' nitu duo ninye eng'asa aipang'a tenkaraki naa ena nitu eng'asa aipang'a duo esiana oropiani naanare nitumia tina te nkinyang'are. Ore naa tenitu ipang'a esiana oo ropiani te nkinyang'are, naa kisho ina mitumia iropiani kumok alang' enaishaakino tenkaraki meata ee meata meata eng'eno naigerie inaduo tokitin naayiu we siana oo ropiani naifaa naanare nitumia egira alo aas ina siai enkinyang'a nisho naa ina minyang'u ntokitin kumok ata ninye nemenare nitumia ne nemenare neasishore ashu nemeya erishata peeasishore, kisho ake ina metudumu entoki pookin naidim ake nye atodua metaa kenyor enkong'u nedumu ore entoki nanyor enkong'u nedumu neya naa ropiani kumok.

Ore peetayioloki oleng inkiasin ooropiyiani esimu naa keretisho oleng amu meeta eng'uei nimindim airiwarie inaduo ropiyiani itii ewueji nitiii niaku ore peetayioloki inkiasi ooropiyiani esimu naa ekibaiki nena ropiyiani tewueji nabanaa enitiiiya erishata peiriwa ore entoki niyieu naa petii ake iropiyiani esimu niaku ore peetayioloki oleng inkiasin ooropiyiani esimu naa meeta oltung'ani lemeidim aitabaki meeta oltung'ani lemeidim ataasishore enaduo ooitoi ata ninye oltung'ani leitu eisuma ore akeyie piata esimu netii iropiyiani ina simu naa meeta inchere peetu ilo aasishore naa tesiokinoto oleng niaku ore esiai oleng oonkiasin esimu neitelelia imbaa kumok nedung'oitiee iltung'anak ashuu eitu eya esiai sapuk epuoito aing'oru inkulie wuejitin ashuu inkulie oitoi naashishoreki ore oleng esiai enkiriwaroto ooh ropiyiani naa indiim ake airiwai teleleki ore sii enkae ekincho erishata oleng naapik iropiyiani inonok eseriani amu mintoki anap iropiyiani ore toowuejitin naijio natii empurore naa indiim atipika iropiyiani inonok esimu nemeeta ai toki naitayu neeku ore sii iropiyiani enkiasin ooropiyiani esimu naa kepik iropiyiani inonok ewueji neserian metaa idol ake ajo ore inaduo ropiyiani inonok naa ketoni ake eserian amu meeta entoki naibok nemeeta entoki naitayu.

Ore eninko pintayu ropiyiani te mpesa ,mpisai e airtel to agent naa ilo, ilo mpesa app , nilo nikisirakini entoki naigero withdraw, ore taa withdrawa naa aitayu , ore pipuku tine nilo , nidol enkae naigero from agent , naa ekigira taa ajoki tiaaagent ?, ore pii pi pirony teagent , nintoki irony ,nikintokini aipotunyie code agent , ore pilo code agent, nipik code agent , inamba taa agent, inamba taa nena , ore pindip , nikijokini amount kaja esiana oropiyiani nanare nintayu, ore pindip, nikijokini pin , nipik pin empesa ino , ore pindip nikijokini ID , ore taa ina naa nambai enkipande , ore piipik inambai enkipande , niriwaa oremessage nejo etabayie ilo message, nelotu ormessege , ore piriwaa ormessage , nepuku, nepuku nena ropiyiani eairtel to agent eimu enkoitoi empesa.

Ore elaata osesen le jiim naa keilepunyie biotisho amu keitagol iloik neitagol ing'onyo naa keret sii metaa keibooyo imoyiaritin enaa imoyiaritin esukari enaa imoyiaritin oltau keret sii jiiim oleng oltung'ani peyie eitadoyio indamunot naa keret sii metaaa kiaku oltung'ani ogoro miaku oltung'ani ogogong metaa keret oleng jiim biotisho pookin osesen amu ekintagol osesen neiteneneng osesen lino nikintagol metaa meekaka peintoki atum imoyiaritin ijio imoyiaritin itum oltung'ani tenkaraki eitu iyasiyas enkwatata ashuu entemata nilo. aasiyas imbaa osene aiteng'en osesen metaa mintamok entonata ore sii jiim peitadoyio eilata natii osese naa ore ina naa enkoitoi nabo naidim jiim atareto oleng neilepunyie osesen neret metaa meeta osesen batisho oomoyiaritin naayau entonata ashuu naayai enchalan oloik ashuu naayau indamunot.

Ore emodai nayaua enkinosata oorkiek naa ore oladuo tung'ani tenenya irkiek naa keeku ore entoki nadamu naa oladuo shani oloito anya naa ore enkinosata orkiek eisulaki ninye torkijanani neeyawua osina sapuk oleng neitodolua enchalan oleng amu teniaku iltung'anak iloonya irkiek nemeeta ai siai naidim ataas peepuo ake amaanaa toontaoni nepuo aaomonisho amu metaa naa esiai naidim ataas peepuo ake airag apuo anya lelo kiek neeku ore iltung'anak kepuo nepuo aanya lelo kiek nepuo nepuo aapurisho nepuo nepuo aar irkulikae metuata nepuo aaya intokitin ooltung'anak ore enkinosata orkiek neyau osina sapuk wemodai toonkang'itie amu tenenya oltung'ani irkiek meitoki aning'ishoyi keeku ninye tenikijioki entoiwuoi ino ena mintoki mintoki aning ore irkiek naa keinyial iltung'anak indamunot neeku iltung'anak meeta esiai naidim atasa ore esiai naas teneetai ninye lelo loonya irkiek naa keeku ake ina siai enepesho amu ore iladuo ropiyiani naataasua neibung ake pookin nelo aishaki ila duo kiek neeku esiai epesho ake ninye eesita nemeeta ae kila nainyiang'u nemeeta ae toki etipat ninyiang'u neeku ore esiai pookin naa kelo ninye aishaki lelo kiek nepuo atum imoyiaritin eimu enkinosata elelo kiek nepuo aapurisho.

Ore entoki naidim ataasa peyie etumi enkoito naibalunyieki esipata onkera metii orgela naa pishori oleng enkoriong kulo tururi ongoroo isipat onkera , nishori ropiyiani, nishori ntokitin nabakinyie inaduo kera amu tenetumi, tenetum lelo imasaa naasishore naa enkoitoi nabo naidim atabaiki nena kera metii orgela , ore enkae naa pingoruni iltunganak oleng oyiolo eyiolounoto oota engeno osipat onkera iltunganak asipak lemeeta orgela, lemegel inkera peepuo angoroo ina siai amu tenetumi iltunganak asipak lemeeta erupare naa kilelek oleng, oleng etumi enkoitoi nabo naret esipata onkera metii orgela. Ore enkae naa tenetumi iltunganak logira ainyial isipat onkera lemegira aduaya nedumakini erishata, eroruata nagol oleng, nitamei oleng piaku enkitengena tekuldo kulikae ogira asujaa , metaa tenedol oltungani itengenaki ashu itameiki elde nemitoki taisere aata enkinyialata nainyial ashu namenaa isipat onkera tenkaraki emion ashu tenkaraki eoshoto naitamioki oltungani niaku ninye naa eduaya irkulikae.

Ore peeyiolou ajo iminie enkadi e benki nilo aing'oru ereteto toolaitashekinok le benki naaa iwosh esimu ashuu ijing app ina simu nilo aiger orkilikua nisir orkilikua ajo eiminie ashuu etupuroyioki ena ATM ningeroki orkilikuai ajo iminie naa itum ereteto tine wueji amu keiteruni aadumu eroruata eneiko peyie itum ashuu kinge'enoki peyie metum ake aitayu iropiyiani inonok tiatua ATM ashu peemeeta ake ae batisho napuo lelo ootupuroitie ashua lelo oodumu ATM aitas kake niking'uikini ake ATM ino etii enishia

Ore irmalimulini na kejo ninche ore easishore nkera mobile apps tenkisuma na ore ontokitin kumok na enkolikinot esapuk oleng amu tenaku nkera keasishore mobile apps tenkisuma na keaku kejo meponu sukul amu ore ntokitin pookin naisum ormalimui na ekindim ake atangamu ainingo neaku kengasa ina aisho metaa meeta erishata napoyie suku ore enkae na ore nkera nimitoki apunyaki esiai enkisuma amu keaku na or nkera kepuo ninche nebol simui nepuo aingor nkulie koitoi ashu nkulie tokitin namaataa naipirta enkisuma neaku ore nkera mitoki aata erishata enkisumatenituboirare nkera ashu iutaa oleng ore simui enye nimitoki aaku nenkisuma kakebmbaa kulie nemeret ninche ore ina na kitadoyio enkisuma onkera nitadoyio eyioloro onkera amu keaku ore entoki nemeyiolo enkerai nelo amir alaikilikuanu, neaku ore enkerai mitoki aata ena yieuna nayieu neyiolou entoki nemeyiolo amu keyiolo ajo ore adake teneyieu nikilikuanu na ore enetumie na duo wolata enkilikuanata na ketii ake simui.

Ore peeitu eimaa eurone oonkaitubulu tenkop pookin naa keetai enchan nemeetai inkariak naauduno naidim ataret inaduo kaitubulu metubulu neeku nabo oonkoitoi neitu eisho meima eunore oonkaitubulu enkop pookin ore enkae neton eton aitu etum iltung'anak eng'eno naasishore tesiai Oonkaitubulu oton eitu etum enkiteng'ena neitu etum enkitukuja naisho ninche atua oleng ena unore oonkaitubulu ore enkae naa meetai ilchambai ooounishoreki aitaa aunie inkaitubulu ninepu ajo ore iltunganak kumok etimira apa ilchambai neeku meekure ninye eeta oltung'ani ewueji nemany meeta oltung'ani ewueji neun neeku ore ina nkae naa nabo kibooret naikuna iltung'anak metaa mejing oleng ena siai eunore oonkaitubulu tenkop ang ore enkae naishoo iltung'anak metaaa eitu eeim oleng eunore Oonkaitubulu naa ore irkumo neisulaki irmaasai netijing'a ninche esiai eramatare oonkishu neeku oleng ninche ninche etonyora nedol apa ena siaai eunore oonkaitubulu enaa enekulikae orere neeku ina apa ninche eitubulayie

Kisidai oleng etumiata ooroboti tolchambai amu ore ekitumiata ooroboti naa kerip ilchambai nitalam inguesin naponu oshi ainyial ilchambai todamai tookarie ore naa isulaki tenkewarie amu midim naa iltunganak atotoni atorip iladuo shambai tenkewarie nalulunga neetae inguesi natayiolito apa ninche ajo ore ndama ake eripi ilchambai kake ore tenkewarie neponu ainyial ilchambai ore pee epiki ena robot olchamba naa kelotu ake engues nedol enaa koltungani enaduo roboti ore pee edol ajo oltungani nemitoki naaduo atum erishita nainyial ashu nanya oladuo shamba eton eitu ebolu neaku ore ekitumieta oo roboti naa keret ilchambai amu kerip ilchambai nitoki sii aaku eyau dupoto oleng to lopeny olchamba amu ore naa olopeny olchamba tenepik robot olchamba lenye meetae inguesin naponu ainyial neaku ore endaa enye eba eneba tenaa esapuk abake etuuno nemeetae taa enaji esiana naje nayewuo ore esiana naje naa inguesin nainyiala kake ore naa amu eeuo esiai ooroboti naa nepik apa neayau esiana sapuk oleng amu ore naa ena robot netaasa esiai sapuk oleng egira aaku ninye ekibooret naibooyo inguesi pee neponu ainyial oladuo shamba neret naa olopeny olchamba menoto endaa sapuk .

Ore payiolou ajo keti enchata ositima natusulari temurua nangasa aoshoki olaiguanani lemurua aliki embae nataasw, pakedumu olaiguanani lemurua erorwata Niger ormesej aigeruko ltunganak le kplc meta tine eponu laasak le kplc temurua tenea olaisekino lenye tenamuruanabninche oponu Aya eroruata nadumunyebenaduo shat asitima peminyala toki

Ore enaiko tanalikio ena kangasa aoshoki esimu ltunganak oshi oiken iropiyiani enkare ashu oyau enapalai natii ropiyani enkare ore paoshoki tenitukininguni ashu tenituaningoki naata nanu esipata ajo lre kuna ropiyani enkare na katoponiaki amu ena alak nanu tenkare naya enkampuni, nalo na dukuya enkampuni nalo abaya enkampuni nalo abaki irkituak oitasheki enkare laisiayiak kutitik nalo abaki irkituak sapukin kulo sapukin duo te nalo abaki sapukini orkitok sapuk nalo ainosaki ajoki ore nanu natoponikiaki enkare .

Ore ekitobirata naitobir esiai ekiremore too larin tomon ooponu naa esiai eretoto esirkali teneret sirkali ilairemok nisho irkek oitobirie ilchambai lenye nishoo iropiyani nailepunye ekiremore enye naa kereu ina dukuya oleng amu enotito naa eretoto ah ore kumok loo lairemok naa eretoto oshi imeaata ashu ekidimata meata narewie dukuya ena siai enye ekiremore ore enkae naa esiai eyiolounoto esiai eteknologia teneyiolou ilairemok esiai eteknologia naa kidim atayiolo kindim netum engeno eyiolounoto ombaa naipirta ekiremore ashu naipirta enkulupuoni neyiolou irkek aifaa neasishore neyiolou imashinini naifaa neasishore tesiokinoto oleng neyiolou tokitin naa keasishore tenenengi nayaki dupoto alang lelo arin otulusoitie ore enkae kirobirata naitobir esiai ekiremore too larin tomon ooponu naa teneyiolou ilairemok irishat oloingange arashu erishita enchan ore pee eyiolou lapaitin lenchan pee eyiolou ajo ore ena rishata na Kesha nepik intokitin neunisho keret oleng ina amu ore tiniaku iyata eyiolounoto ekiremore enchan neaku ore irishat nemeshaa neremisho

Kang'as aikilikuanu ajo keng'ae nanane neituku enkoteli ore paakini naikilikuan ajo kanyioo peitu eituku ore paa embaye nintim ataapaasha ore paa embaye nimindim atapaasha enaa emoyian naa kaidim ake aikilikuanu tenaa keetai orkiti ashuu olaretoni oshi oret ninye ore peeku meetai orkiti ashuu peeku embaye nemening'unoyu naikuna ilaisiayiak peetu eituku hoteli nawosh enaduo hoteli embisha nairiwaki orkitok lenye peeyiolou ajo meisujitai enkoteli tenkaraki peelotu ninye ayiolou ajo kanyioo peemeisujitai oteli paa tenaa ilaisiayiak irkutik neponaa naa tenaa kelaisiayiak neponaa peemelotu ake oltung'ani tenidol naaji tenira oltung'ani sidai meisuja ena oteli nimbang akeyie aing'uaa naa ore ake ping'ua lelo tung'anak meeku itareto amu ore taata otaiser oidia olong naa keendelea ake aing'ua ina oteli meisuja kake teniwosh empisha niriwaki orkitok le oteli niaku itareto ninye amu keeaku intolikioyie embaye nagira aisudori nemeyiolo ninye ashuu nmeyiolo irkutitik lenyenak neeku kelelek ake ninye ejo kegira imbaa aitobiraki kumbe ketii imbaa nemegira aitobiraki.

Kairorie ake tenkanyit amu elelek aaore ina masho neitasheyieki tembae nimidim duo oltungani atapaasha. Neeku kairorie ake duo tenkanyit peealiki naa inkoitoi tenaa kidim atushuku tikit tenaa ekidim ataanyu ambaka enkae rishata naitokini aapik enaduo masho, amu tenalo nairo anyialaki ashu tenalo naitinkie enkanyit, naa tenemeyieu ake neshukuni ina tiket, naa keton amu aetaa duo inkaik enyanak etii meenkaik ainei. Neeku kairorie ake nanu tenkanyit, paaliki enkoitoi naiko tenaa kashukoki tikit tenaa kaanyu erishata emasho menyiakini aatipik, amu tenairo aitobiraki naa keeku ake nanu etareto enkanyit amu aisaidia ake enkanyit naa teneeku ake ishomo alo airo anyialaki, kelelek naai kishukoki ilo tungani ina tiket ore naaji enkae kata naitokini aata ina masho pijo aloalak, nikijoki shomo amu ore apa enkae rishata naa itua tumoki atasa emasho enapoolonk atipika kake nitalaa tiket nitu apa iro tesidai, kake teniro tesidai nitum enkiriata nianyu tiket ino tenaiyanyu erishata emasho menyiakini apik mikintobiraki enkarna nikintoduaya ina ajo irankae, nitodolu olkuak lino, netemuni enkiriata ino paa ore tenebau inoolong nikipik emasho.